Gini itiyo kod jwendni kata kalatese mag kata kalatese iloso kata inyalo ti kod chumbe mogole e scrape kiloso godo gigi eki. Minye ekakasto itiyo kodgi epuodho.

Mae en mashin masuso oduma. Mashinni konyo jopur bang' saa bang' sama gi keyo egolo oduma. Kendo yo miyo tijgi margi mar bedo mayot mar kenyo bedo ma.......Kendo chak konyo echungo kech manyalo nego oganda nikech bang' keyo gisuso oduma mondo mi gibed gicham.

Mae en tij lupo .Tij lupo kelo mor nikech sama ji lupo ji yudo chiemo. Kendoo tij lup tij lupo be mit ahinya. Tij lupo kelo pesa nikech bang' lupo inyalo uso reji kata inyalo bedogi chiemo.

Ma en mashin maku makunyo buche. Mashinni inyalo tigo kikunyo buche sama ipidho yiende kata sama ikunyo buche mag keto cham kata sami ikunyo buche mag keto bepe. Mashinni konyo nikech oketo tich bedo mayot ne oganda matiyo kode kata oganda ne jopur.

Thuond weche ma kawuono moyudore e weche manyien ma kawuono en niya! Ruto gi Raila omosore, kendo gipango. Gimosore mondo mi gita Kenya kanyakla nikech Kenya duong' moingo Raila go Ouru, kata Ruto.

Mae jogi lago jamni, tijni itime alwora wa ni jakwath kata jang'i jamni choko dhok todhi kodgi e pap odhi manyo kuma chiemb jamni nitiere. Kata gi, gima gichamo.

Mae jogi kayo njugu, njugu ikayo ka ipudho. Kasti golo chiemo nikech chiemo nitiere e tiendene, koro nyaka pudhe. Kasti golo chiya ma nitiere e tiende ne. Tijni itimo ka piny ng'ich eka mondo njugu opudhre mayot kata mondo mi giwuog te.

Chieng' moro ka nean dala, ne an gosiepe na, osiepe na noluonga ni mondoadhi akonygi e puodho. Ka ne giluonga to nakia gimomiyo ne giluonga, koro nadhi kodgi eka ne gi tera e puodho kama ne gidhi pudhe omwogo. Nayudo ka tijni en tich mamit, kendo en tich mayot. Koro mano emomiyo, emomiyo ahero tijni. Mano e siganda momiyo ahero tijni.

Ma en kayo oduma, kayo oduma itime alworawa ni sama irito mondo ma chieng' wuogi ma two oduma e puodho. Kasti dhi tiridho gi, kasti tong'o, kasti golo misuso, kasto opokla gigo imiyo jamni chamo. Kasti is rego oduma titiyo godo e dala.

An mokwongo ahero chiaye, kendo moloyo ahero dhok. Tijni mora nikech awinjo maber sama amiyo dhok chiemo. Kendo kayudore kendo kaluwore gi ber madhi yudo bang' kasemiyogi chiemo nikech tok kagisechiemo, gidhi miya chak madhi uso. Mondayud pesa gi mwandu.

Mae en tij mar pono majan mar chae, tijni itiye alwora wa ni ng'ato kawo okapu mara kata tigo mare modhi kete majan. Kasto opono it majan toketo, kasto wang' bang'e gitere kambi ma dhi regogo. Mondo olokgi mondo oti kodgi.